Mae en tworo. Inyalo ti gi tworo e loso tol, koselos tol tinyalo tigo tweyo jamni kata japur nyalo tero e puodho mondo omi ousne jonyieo. Ka japur ouso tol e puodho, obedo gi ohala maber manyalo konye mondo omi oritgo joode.

E pichani aneno dhiang' gi nyaroya. Gimadibed ni kelo mor kae, en seche ma nyaroya tugo gi min mare nimar sechego kata nyaroya bende mor. To in iwuon inyalo mor kineno kaka nyaroya tugo gi min mare to be gimor kanyakla.